Ũndũ ũyũ no ũrute mũndũ angĩhota gwetha indo iria ihũthĩkĩte, iria cia plastic, oe iraĩ, oe thaburia, oe tũcuku, oe ikombe kana ta rĩu ũngĩthiĩ kũrĩa andũ arĩa mendagia kahũa ũtukũ, ũngĩthiĩ mborera nyingĩ indo iria nyingĩ ikoragwo itetwo kũu macuba, no woe macuba macio mateme, ũmarenge wega, ũmaige, no woe maratathi ma thimiti, no woe mĩgũrũ ĩno ya ngari, kana ĩno ya kibikibi, ũmĩthondeke wega ũmĩare handũ thĩ, icoke ningĩ ũke wĩkĩre maratathi macio kana indo icio ũkũrogotete, wĩkĩre tĩri mwega tĩri wĩna thumu, ũcoke woe mĩmera ĩrĩa ũkuoya, ũthiĩ ũhandĩire, nĩ ĩgwĩka wega mũno. No ũngĩhota kuoya, gũkũ nyonaga nginya andũ makĩhandĩra nyanya, ũkoya tũkombe tũtũ, tũtũ tũhũthagĩrwo tũtũ tũhũthĩkaga tũgateo, kana no ũgũre twaku, gũkũ nyonaga andũ nĩ matũgũraga, magatwĩkĩra thumu magacoka makahandĩra nyanya, rĩu wona watwara mũgũnda, gakombe kau ũgũcoka ũkaige wega mũthenya ũcio ũngĩ no ũgakahũthĩra. Tondũ rĩu gaka ti ta tũtire kana tũratathi tũrĩa tũhũthagĩrwo.

Haha nĩ kũroneka nĩ matunda maragethwo, matunda maya nĩ hĩndĩ maranjirie gũka gũkũ, na gũkũ andũ nĩ mamahandĩte na njĩra nene, na kũratuĩka matunda maya mena ũguni mũingĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ, mendaga makahandwo, ũkamatambithia na mũtĩ, ũgeetha gĩkĩngĩ ũkahanda gĩkĩngĩ kĩega kĩnyitu, ũgacoka ũkarĩtambithia wega, rĩakinya harĩa igũrũ ũgekĩra, no wethe mũgũrũ ũyũ wa kibikibi, kana wethe mũgũrũ wa ngaari, wona wa wĩkĩra harĩa igũrũ, wona rĩa wona rĩakinya hau igũrũ, rĩanjagia kũruta thuuna, kana rĩkanjia kũruta njiahĩrĩra, ikainama gũkũ mĩena, na nĩcio icokaga gũciara matunda maya ũrona magethetwo, nĩ matunda mena goro, tondũ gũkũ itunda rĩmwe rĩrauma kuuma ciringi magana mana ma kĩndũ, koguo nĩ nĩ itunda rĩna goro nĩ itunda rĩna goro, na gũgatwĩka nĩ mena ũguni mũingĩ mũno, gũkũ nĩ andũ aingĩ maramahanda, na ta rĩu harĩa ngurubani nĩ maandĩtwo maingĩ mũno nĩ mwene mũkawa ũrĩa wĩtagwo Nice, nĩ mega na gũkũ andũ nĩ maramariũkia na makamahanda, na meruha marakorwo me matune ũguo, rĩrĩa meruha biũ no.